Bas kae aneno crate kendo kredgo nigi nyanya eigi ochiek kendo gipong saidi. Koro anyalo wacho ni ma nyalo bedo japur kendo nyalo wacho ni kosepuro to ochoko nyanje e puodho kendo opango e tray no kasto jomoko nyalo biro ng'iewo kendo onyalo yudo pesa kaka okonyore mapile pile machielo anyalo wacho ni ng'amopuro kato pidho gini jii bende nyalo biro waro nyanya kuome ka gisechiek. Kendo anya lo wacho ni samoro bende kakopang gi ni samoro ng'ato emobiro kanyo wero kato biro samoro gi gari ok dwang'e koro gimaduong en ni onyalo bedo jawero matimo tich uso nyanya kendo obiro to okawo gi mang'eny mondo ousgi mapile pile ka en bende oyudo gima okonyore godo. Katieno anyalo wacho ni apa ni wang'eyo tich gini kendo en gima ber saidi okonyo e chiemo. Okonyo kaka alot okonyo bende thieth mar del nikech en gima ber

Mokuongo aneno mine ariyo kendo mine ariyo gi aneno ka gimulo wi yien malo malo saidi. Anyalo wacho ni ma nyalo bedo ni ma yiend matunda kendo wange mit mar matunda kendo wang'e ni ka en gima osechiek tonyalo lombo wang kendo ionyalo gombo chame kech en gima ber kata ne del. Machielo anyalo wacho ni samoro matunda ni moro giketo bedene gi mondo onind ewi tyien maber ma ok ginyal riewore piny ka gino osechiek. Machielo bende ka aneno ka en bungu anyalo wacho ni samoro bende mine gi nodhi moto ka gisemoto to gineno ka kech ohewogi to ging'iyo bethe gi koni koni to gineno ka bendeolemo ochiek e wii yien to gineno ni ber mondo gicham olemo no ka pod gimoto amota. Koro ka atieko an gi adiera gima gikawo kanyo en mana olembe kendo atieko kawacho ni wang'eyo mit mar olembe kendo wang'eyo bende gino ma omedo e del.

Mokwongo wangéyo ni joma tiyo e redio nyalo timo tije maber ahinya. Iyudo ka ngáto samoro en e County kata mar Homabay, to obiro kanyo, kendo sa moro iyudo kata ka gimoro ne timore kanyo, kata ne dhao moro timore kanyo. Koro oya kama ne entiere, e redio nyakalondo, to odhi nyaka e county no. Kendo onyalo dhi kuma ne koko timore no, to openjo jogo gima omiyo koko no timore. We amiu ranyisi achiel ni, anyalo paro kane antiere e sikul mar mbalariany ma KU, Kenyatta. Kendo kane pi olalnwa, to jomoko ne obiro kanyo, mi ochako penjo ji gima omiyo gima kamano timore. To wakono gi kachiel kachiel, gima omiyo kamano timore. Mano wayudo ni achiel kuom jogo ma timo tich machalo kamano. Mar ariyo, anyalo wacho ni joma bende tiyo e TV iluongoni wang' jowi, wangéyo maber ni gin bende, onyalo ka en, ochopo kare mar timo tijno, onyalo wuok, odhi kata kamoro, to ochoko weche matuch e kor gwenge, kendo kochopo godhiambo ma ji winjo habari to onyiso ji kaka ne.

Ipenjo penjo maber saidi anyalo wacho ni mokwongo aneno ndek kalapap pla kendo wang'eyo maber ni wan kaka jomodak maboro gi kuonde ma ndege piye wanyalo gombo mondo wane kalapapla to ok wanya nene mayot nikech samoro nwengo wa ok nyal yienwa wachop kuonde minene gik machalo kamano. Koro kanyalo neno gini kamae kendo kochung' kama to mano nyalo miya mor sana sana kendo anyalo dhi kanyo seche duto. Machielo aneno pii kae anyalo wacho ni maa pii nikech kanene to en gima nie kido mar pii kendo wang'eyo ber ma pii nigodo. Wangeyo ni pii e ngima dhano kendo itiyo kode e gik mang'eny saidi itiyo kode e tedo mano onyalo konyowa itiyo kode e luoko mano okonyowa ,itiyo kode bende kata e luoko ot mano bende nyalo konyowa . Machielo bende anyalo neno yiende koti e bathe kae wangeyo ber mar yien kendo yien konyowa ytudo muya maber owinjore dhano ywe, wanyalo bende yweyo e tipo mar yien no mano gima ber sana okonyowa , bathe kae be aneno ka gik moko mol

Bas mokwongo iluongo ni imam imam ni en mochung' mbele e altar kocha kendo otelo ne jii e weche mag lamo. Onyalo yalo mbele kanyo kendo onyalo kono ji timbe maber mowinjore jii luw manyalo terogi e polo. Onyalo bende gwedho nyithindo matindo tindo e yore ma opogore mosenyuol. Koro gidongo ka ging'eyo. Machielo iluongo ni idhan, idhan ni wang'eyo timbe motimo achiel en emoluongo jii e mosque kendo angeyo ni jo muslim ka nie mosque kanyo to nitie wer ma giwero ga ni wakbarrrrrrrr kendo, gino en motimo tijno ka onyiuso jii ni saa mar lemo oseromo kendo owinjore gi bii kar lamo mondo gidwok ne ja wuoro erokamano kuom arita maber. Machielo anyalo wacho ni ng'amo chung ne weche mag ler ongiyo kaka ii e hekalu chal kendo en ema otimo gik kaka nyalre mondo one ni gimoramora manie hekalu kanyo ler kendo saa mar lemo

Wang'eyo maler ni kuma boma maduong' osebede to jomanikanyo ok nyal geng'o chido mar kor lwasi. Nikech mokwongo wang'eyo ni kuonde mabup mosebedo madongo gik mitime ng'eny. Wanya wacho ni kampuni, kampuni samoro gik mi irege ng'eny kendo iro magigolo ka dhi e kor lwasi no en iro marach kendo moro marateng' maketho kor lwasi kendo omiyo gimoro amora ok dhi maber saidi. Machielo wang'enyo ni kuonde ma bende ji use go jomoko kosechamo gik moko to gibolo abola kanyo. Ok giwit kamoro kata giwitogi to pod gidung' adung'a kanyo kendo ng'ama nyalo kawo gi mit wang' gi bende onge. Koro anyalo wacho ni gima owinjore otim en ni sirikal owinjore ogol chike matayo kuonde mag uso go mawacho ni kamoro amora ma untiere ma ung'iewe kondo u use owinjore bedo maler kendo ma ng'ato nyalo gombo bete kata seche mang'eny. Machielo en ni kampuni marego gik mopogore opogore magolo iro owinjo ok owinjo oger machiegni gi wadgi nikech mano...

Kae anyalo paro gik mang'eny nikech mokwongo aneno tinga kae kendo tinga ni en gi ng'ama riembe kendo en ma puro puodho. To ka bende anene yiende mang'eny. Gichalo mag maembe kaneno gi maber. Kor anyalo wacho ni ya samoro kae ipuro mondo olos yiende go maber kibugo negi low maber mondo giyud kaka ginyalo dongo kama yom kendo mapiyopiyo mondo ginyag olemo. Wang'eyo maber ni ka opur puodho maber gi tinga kendo kanyo gik mopidhgo yudo low machwe ma bende miyogi mbolea maber kendo gitimo maber. Kata ka en nyago gimoro to onyago ni gomoro ma bende in kaka japur imor ni kare gima atimoni ok odhi nono ayudo gimoro ma anyalo konyoragodo e ngima na ma pile pile. Machielo bende anyalo wacho ni samoro ng'ani oamua ni odwa ketho gigi nikech samoro ok gikelne gima odwaro. Wang'eyo ni kaka in japur samoro kipidho gimoro to ok timni maber iyi nyalo wang' ni kare we aketh gigi mondo atem ane yien machielo.

Wang'eyo ni dala ka dala ber ka chiemo nitiere kendo ka chiemo nitiere e dala mano ng'iso hawi ma ber kendo oketo kido maber e dala koro ka neno picha ni aneno ka en olemo moro anyalo wacho ni sa moro en mapera sa moro ok en mapera koro we awach ni ka olemo ni e dala to en rang'isi ong'iso ni kanyo en kama nyithindo ok nyal nindo e kech. Kendo ong'eyo ber bende olemo kech wang'eyo mokuongo gin gik ma geng'o twoche mang'eny e del kendo kata ka ibedo ma two ti onyalo oketo gige gi malo ma go ma keyo twoche, kech ka in gi immune ma ber to mano nyalo miyo dendi dhao gi twoche go kendo ok nyal bedo ma dende lit saidi. Machielo to anyalo wacho ni ka gini ni e aluora to en ni kanyo bende dhano bende ohero kech saa moro amora gi nyalo bire to gi oro wach kachiel ka achiel to gi nyalo wacho ni wuon ng'ane, abiro e dalani kae konywa gi gine ma chalo ka ma, mano ng'iso.

Kaneno pichani to parona higa elufu ariyo gi piero ariyo kane tuo moro osieko e piny mar Kenya miluongo ni Corona. Tuo no nobukore abuka apoya nono kendo kane antiere e skul to no ogolwa oko mane olor skul. Kasto bende ne sirkal mar Kenya nogolo maoni ni ng'ato ka ng'ato itimone chango mar e goke ma mano ne geng'o tuo no. Koro kane otime to anyalo paro ni lweta no kinyne to ne otho ma onge gima ne anyalo ting'o. Nolit ahinya kendo denda ne orama ahinya. Ma bende kata tuo bende ne atuora ahinya. Ma na wacho ni e to gimanomiya ni koso onyalo hinyo ngimana. Mano nokelo chochni mang'eny e pacha ka aparora ni ya to koro ere gima de atim mondo mi awinj maber. To sindan mane ochwoya ni emane awuo ni nyalo konya to kare en mabende ohinya moloyo. Koro wanyalo wacho ni ne okelo chochni mangeny e denda kendo nawinjo